Mae en mogo kendo mogo en gi ma itiyogo e tedo chiemo mang'eny. Emomiyo pesa ne kata nengo ne ni malo nikech ji mang'eny tiyo kode to pile ka pile nyaka iyud ng'a matiyo kode. Koro jo madware ng'eny omiyo mondo ji mang'eny oyude nyaka nengo ne bet malo, eka jok malose olose mang'eny ma ji te yudo. To mano emomiyo beche ni malo. Kendo itiyo kode e timo gik mopogore opogore. Inyalo tedo kuon kode, inyalo tedo nyuka kode. Inyalo tedo mands, mkati kata chapa kode. Koro tijene ng'eny kendo jo matiyo kode ng'eny. Emamiyo beche biro malo